Mũthenya wa mbere rĩrĩa ndarĩire mũtura ndarĩ thabarĩ ndathiaga bandũ banene ma no ndĩ barabara-inĩ nĩ ndakorire handũ barendio mĩtura na ngĩrugama ngĩgũra mũtura. Ndagũra mũtura ngĩcoka ngĩũrĩa mũtura ndarĩire mũtura wa ciringi mĩrongo ĩtatũ, na ngĩthiĩ na mbere na thabarĩ yakwa. Ndĩrĩ o thabarĩ-inĩ rĩu nĩ nyingĩrire nginya ngari nĩ ndaiguire nda nĩ yarete thĩna ĩkĩambia gũtura ĩgĩtura o nginya ngĩrũgamia makanga na ndereba. manjige thĩ nĩ getha nyone bandũ ingĩteithia. Rĩrĩa ndaingĩrire nĩ ndathire ngĩbarwo ngĩbarwo kĩoro kwene ndabarwo ngĩcoka ngiuma ngĩthiĩ na mbere na thabarĩ yakwa. No rĩrĩa ndathire ndĩrio thabarĩ-inĩ nĩ ndacokire ngĩrũgamia ngari ĩyo ringĩ tondũ nda nĩ yambirie gũtura rĩngĩ. Na rĩu hau nĩ ho makanga anjokeirie mbeca ciakwa imwe nuthu akinjĩra ndikamarutithie wĩra ta ũcio ringĩ. Bau niĩ nĩbo ndarĩkanĩirie kũrĩa mĩtura, kuma bĩndĩ ĩyo ngina ũmũthĩ ndirĩaga mĩtura nĩ ũndũ wa ũrĩa yanyonirie.

Maũndũ marĩa makũngenia tũrona haha nĩ ũndũ wa kũmenyerera marĩa matũrigicĩirie, ũhandi wa mahũa, na kũiriga, tondũ nĩndĩrona haha mahũa na mĩtĩ, ĩhandĩtwo ĩgathakaria. Nĩ haragĩa na ũndũ wa gũthakara na hakagema.

No transcription was provided for accepted audio

Ici nĩ borithi cia bũrũri witũ wa Kenya, ciĩthaĩte na mĩcinga na ndotono, cietereire mũtongoria wa bũrũri aingĩre kĩbaro kĩrĩa mekũmũbarĩrĩirie, nĩgetha mathiĩ na mbere na gũkũngũĩra rĩrĩa akenya mabeirwo wĩyathi. Na rĩu, mũtongoria wa bũrũri nĩaroneka nĩaingĩra kĩbaro na nĩkĩo ũrona marathiĩ na mbere na gũkũngũĩra wĩyathi.